Orwak gloves e lwete, orwak lau ma bade boyo, orwak angolo e wang'e, orwak nyaka kondo e wiye, kendo otim tijni gi, a kobedo akicha ahinya mar mondomi kikoyud hinyruok mopogore opogore kwom gikmagitiyogo karkae to seche maotiyo bende obedo mamor kod jowetene mar mondomi Kik okel chwanyruok e kinde kid jogo ma otiyogodo kayo.

Ahero tijni. Nikech ngát ma tiyo kar kae seche ma osetiyo maber to ichule pesa. To kochule pesa to onyalo loyo godo chandruoge ne mopogore opogore ma chande. To seche ma itiyo kar kae be, iyudo chiemo ma opogore opogore, nyaka moko mane pok ichamo, to ibilo gi kokalo kuom magawa ma itiyeni. To en kama ber, nikech kata aneno advertisment bende kar kae, kagichoro nyaka ringó. Ma nyiso ni ringó be gitedo kar kae maber ahinya. Kar kae en kuma inyalo chamo chiemo ma pok ichamoga. To bende inyao tiyo kod jok ma pokne itiyoga go, kendo inyalo romo kod jok ma pok niromo ga godo. En kama ber ahinya, kendo ahero kar kae, nikech pesa iyudo kendo ichamo nyaka chiemo iwuok kar kanyo ka iyieng'.

Aneno ka tinga ni buso kar kae. Ji buso gi yore mopogore opogore e alworawa. Nitiere jok mabuso ka gitiyo gi dhok, ma itiyogagodo e puro. Nitie jok ma buso ka giomo ji kendo giketo e puodho, jok ma buso a busa ka gitiyo gi kwer, to nitie jok ma buso ka gitiyo gi tinga. Nitiere yore ma opogore opogore mar tiyo tijni, kaluwore kod ofuk ngáto kaka chalo e yor pesa, kata kaluwore kod kit puoth ngáto kaka rom, e lach kata duong' mare. Seche moko puoth ngáto duong', to omiyo, otiyo kod tinga e yor buso.